Boisinibo minetab nyanyik koboisiet nekorom kot missing amun moe kerip ak kesemberchi eng kila ak kila minet nebo nyanyik komoe itindoi tenderek sikai ibiit tenderek chuton en betit akikany wikisiek somok korut sikai isipte koba mbar akimin sikoechekitun, minani bo nyanyik komoe yan kakobata wikisiek somoku anan wikisiek angwanu keba kesemberchi ak kisubar noton kindoo rogook keyot koba barak sikai kosich logoek chekororon ak che ak chenyigisen kot missing

Kit nenyone metinyu inokere pichaini kobwotwon kole inoni ko ekalut ab moindii nechome kochoben ikorwe cheterter chebo igortab kotunishet, igortab meet ak alak chechang , chome kochob kouniton moindiik sikobaibai bik cheterter tuukul che kiplelachek yon konyokoker ekalut niton